Chu nomei chichi eng' keut ko nganok nganok kopitunotin mising' eng' kokwenyo amun eng' kokwenyo kocham kekole nganok koboto bandek biik chichang' chekolei nganok eng' kokwenyo kokolei mbarenik cheoen asikobit kwalda bichoto nganochoto konyorchigei chepkondok

Mutyo mising' kastoma kakecheleweshan tukukuk maityin eng' sait nemakat komakat agei ayokun tukuchoto amut akomakinyoru karit nekakiyokune ara kakeyoku raini abwoti ale inyoru tukuk mutai karon

Eng pichaini ko mito lagok. Lagochito kotagu kole lagokab sugul. Tagu kole lagochu konamei kit negiguren trophy, ugele lagochu ko kagopelis eng ureriengwai, ineni kagigochi trophy

Mutyo mising' kastoma amun kokecheleweshan tukukuk mising' komakeyoe kechome nyoiwech kat ako ayoku tukuchoto atkongelin raini koskoling' kokaiyoru tukukuk

Mi tukuk che terter che ngemotin eng dukenyu, tuku chuto kotukuk cheu makatinik ii, akere ale kokosir tarikit ne makat keam, kora akot queen cake ii ko kokosir tarikit notok makat kora keam, akere agot mwanik ale kokosir tarikit ne kikakisir kele makat kokakeboisie.

Apire simoit kwo kampunit noto kwoole tukuk korok aarorchi alechi kwaal tukuk akotomo koityo atebe ngokokoyok tukuchoto anan tomo kongokokoyok kotos ityo betut anono

Mutyo missing customa kogen missng tukukyok en sait nemakat komakat kokokeyoku tukuk choton lakini mokinyoru karit nekakiyokunen neitu ole imenyee, lakini kokiyoku raini tukuk choton nkoite korun nii mutai kokokoityin nyowey kat.

Yo kiuwe emet age eng ngalekab somanet anan sogat ii kocham kemoche tuguk cheterter tuguk che kimachei mising ii ko tuguk cheu passport ii ak agot visa.

Makat kobwa biikab red cross kokwonik cheterter korok konet biik tukche kinamtoi tukuk chebo haraka kotomo koit karit sikobit yo kait nyasutiet nemakararan komito bichoto chemuuch kotoret biik chekaumiyonyo kotomo kemut sipitali

Sipitalishek chechang' chebo kokwet komatindoi emergencies cheu akot korotik amun biik komuuch kobwa korondokei korotik ako mamito korotik chemuch keteshi kora komatindoi tukun cheu oxygen amun oxygen kobo komonut kora eng' biko cho makomuchi kotikombus lakini inyoru ile sipitalishek chechang' eng' kokwonik komatindoi emergencies choto amu serikali nemamoke kii mising' sipitalishek chebo kokwet

En pichaini komiton bik ko bichutok komito imbaret nekakemin minutik icheket komii kochobe baibushek asikobik kotor baibushek choton sikeboishen kibisen minutik chekakekol.

Womune amite awendi sipitali ako uu ni kabet mongen oret ale kobunei ano asome oarora sikobit ait sipitali

Nyasutiet ne iboiboiti piik eng kokwenyo, ko neu nebo siketab lakwet, ngosich chii lakwet eng kokwet ii, ko boiboitu piik mising amu kakenyor chito ake eng kokwet, kora komito nebo katunisiet, tumdab katunisiet ii koboiboi piik che chang mising eng kokwenyo.

Eng' yutokyu komi chito nemito kot nebo selele nikimin tukukchi achome ane mising' kotab selele aminjini tukukchu amun koyoto bo selele komuuch aminji tukuk cheterter

Yutokyu agere korok duket nebo mpesa eng' sang' nebo dukanoto komito toirit nebo pikipikit orit nebo duket kotoku kole oldoi chichi tukuk cheterter chekiboishe eng' karishek ak pikipikishek

Eng' pikchaini komito biik chetonsot alak kotebing'wesot bichuto kokiilach alak kanzu toku kole bichu ko waislamiek ako muuch kokabwa yuto konyikong'alale tukuk chebo komonut chebo kokwet amun chutokchu tepisot ng'weny kotoku kole kandoikab kokwet noto

Nitok yu komiten murenik, murenik chuto ko keilach kanzu. Icheget kotogu kole waislamiek ago pichuto kotogu kole miten tumdo.

Eng' pikchaini kotoku karishek chemi kobunei barabaret kora kotoku korik chechang' chekikitech komyee toku kole yu ko taonit ndaro ane pikchaini konyo metinyu ng'alekab kerutochi taonitab Nairobi

Kikurenen ng'o kikureno Rose chelagat itinye kenyishek ata atinye kenyishek sosom ibunu kokwet anono abunu kokwetab muskut omin ano akose kwomo metit mising' ak moet akomito maat barak mising' eng' borto

Ngopir kastomayat simoit kotebei amune komaityi email akobo tukuk chekoal ko kito nebo tai nayoe ko aton ale koalei tukuchoto torikit anono ako kooldochini ng'o korok atebe chito nekooldochini ngukoiyokchi email kastomayat kongumaiyokchi asom nyoetab kat akalechi ayokchini eng' sait noto

Anne achome mising tugukwok cho aldoi amun tuguchoto kobo kamanut mising eng betutab kila eng anne. Mi tugukwok che ngomanyoru eng betut ii komayoyosgei boisionikyuk.

Ngomach kowek customayat tukuk che koal ii akoiywei, ko kito ne much amwochi, alechini ane komaiywei kowek tukuk amun, tab koip customayat tukuk ak ko manyo koboiboichi tukuchoto ara akot ndawek ii ko momito makoset age tugul.

Nganai ole kalipa tukuk konyil oeng aweksei dukanotok kaaliohke korok anyoru chito nekaoldaiwa tukuchotok akaarchi alechi kakayaal tukuk ako kainendet nekaoldaiywa, kotoon asikobit kowekwa rapinikchu.

Yo mochei keibwo tukukchu chekakaal kobwa konyu aarorchini icheget alechini kobwa ndait ole kile iten kobun oretab tambach korok kobwa akoi ole kikiser kele emsea kochut junctionit noto bo emsea akobwa akoi ole kile kimwarer

Yo kaal kastomayat tukuk kong'ete pitonin akakose komwoe kole kokochelewonio tukuchoto aarorchini inendet alechini tukuk chekiibu eng' pitonin komuuch kochelewonio mising' amun tukuchoto kobunu melit ako melit komuuch konyo eng' beek eng' betushiek anan akot ko oroek chechang'

Ngoit kastomayat akokerei ine kole chang' chepkondok chebo tukuchoto mochei aarorchini alechini inendet kiyoto kobo chepkondo choto amun oli oole oole chepkondok chemi barak mising' lakini atkoi koibei komuuch atilchi akot beit kidogo

Ngapirchi piikab sitimet simoit akobo ketit nebo sitimet ne kolul ii, arorchini icheket alechini mito ketit nebo sitimet ne kolul eng kokwenyo, ak ko kobit komeiyo sitimok eng kokwenyo ak kokwet ne lekit, alechi ako ketoto ko ma kararan amun ii much koib nyasutik che mokororon eng kokwet.

Ngonyor chitab kokwet taput akobo peko, ako moingen kole kaak nee, ko kito nemuch atoret ane ko akochi nambet nebo chito ne chope peek nekikure plumber asi kobit kobirchi, ko chichoto ko nyo kotoreti.

Eng ikorwekab konoret ii, kochang tukuk che much kemwa eng kokwesiek che terter, eng kapkokoyo kemwae kele, oranoto kobune chi tugul ako mami chi ne tos mabun oranoto. Kora keleini piko, tatun ketuisot eng betusiek alak ak chichoto.